Okonya ting'o gik mang'eny to mokuongo en ni okonya ting'o buge. Bugena anyalo ting'o ka adhi e klas kendo gibedo eiye kanyo maber mang'ato ang'ata ok ding'e gima iting'o. Ka asebedo kode e klas to anyalo keto gimoro amora manaketo eiye kanyo maber ma ng'ato ok dikwal. Mar ariyo anyalo dhi kode e duka ka adhi ng'iewo chiemo. Tok ng'iewo chiemo anyalo pango gik mang'iewo eiye kanyo maber, ma ng'ato, mang'ato ok nyal neno gimoro amora man eiye nikech mano e gima okonyagodo maber sana. Machielo anyalo ting'o kode anyalo tiyo kode e pango lewni maber. Ka asepango lewni maber to aketo akete kamoro maber ma nyaka chieng' moro ma adhi golo lewni go anyalo golo lewni kanyo. Mano bende gimaber kode. Machielo, anyalo tiyo kode kating'o laptop kadhi kamoro amora mar tich nikech mano geng'o jokuoge kuom kualo giri miting'o nikech jomoko ting'o gik moko elwetgi to mano miyo jokuoge kwalo. Machielo en ni anyalo dhi kode e tich mar mjengo mano moloyo duto to

Anyalo wacho ni kae, koth osebudho ka pok ochwe ahinya. Kendo aneno ka gimoro amora otwo kae. Chaloni dhok okyud gima gichamo kata pi okginyal yudo. Manyiso ni kae onge chiemb jamni. Koro gimatimore en ni chiae go tho, moko twore, kendo onge gimoro amora ma ginyalo yudo mondo gicham. Koro aneno ka ji nikae, Maseche aneno ka nikae, kendo gitingó jamni kendo girwako e gari. Anyalo wacho ni itero gi kamoro, ma ginyalo yude konyruok. Ma ginyalo yude gimoro ma ginyalo chamo. Kata mosethogi to ginyalo yangó, kata gitero e butcher. To moloyo ni kosetergi kuondego tinyalo yang'gi kendo uso mondo jogo oyud gima ginyalo gin bende chamo. Nenore ni gimoro amora kata ma dhano nyalo chamo